Ore enduata napaashari naipirta esiai e family plan naata naa mincho eitokini aitumia kulo keek inchoo ake eisho iltung'anak anaaopa enetejoki peeiputi dii enkop. Enchoo ake ntomonok eisho netumi nkera amu dii nkera naake imali neponari bora akeyie metaa eh eeta oltung'ani mali naarripie kuna kera enyena. Naa tenemeidimai ina nepali neesiai e family plan neam oltung'ani olpayian nkituaa are ashu uni amu enkoitoi sii ina naasieki ina naji family plan ashu tenetii olpayian esiai metaa melotu ang' anaake naakeitobirari ake inasiai anaa eneishaakino neaku marrep nanu ena siai oleng' inchoo iltung'ana eiput enkop.